Nyonaga anake marerutĩra wĩra wao, na moko mao, mahote gũtũarithia mũtũrĩre na mbere. O ũrĩa maroneka makĩruta wĩra wa nduthi na nduthi nĩ ciũkĩte gũteithia andũ aingĩ mũno, tondũ nĩ ũkũhota kũma handũ hamwe nginya handũ hangĩ, na ihenya. Na anake aya nĩ aingĩ mũno Kenya, arĩa marutaga wĩra ũyũ, na nĩ makoragwo makĩhotaga kuona gĩboco kĩao kĩa o mũthenya. Mũno mũno ta icagi-inĩ nĩ mahotaga gũteithia andũ gũkuwa mĩrigo, na ũkona nĩ marahota gũthiĩ nginya mathaa makĩroko mũno, kana nginya mũndũ ũgũtukĩrĩrwo nĩarahota kuoya nduthi, ĩmũkinyie mũciĩ gwake. Anake aya nĩ erutĩri, na kũringana na ũria kwina wagi wa mawĩra Kenya, nĩ njĩra njega ya kuona wĩra, na mũndũ akahota gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere, o akĩonaga ciringĩ yake. Ningĩ nĩ makoragwo mena ikundi ngũrani cia kũiga mbeca, iria cimahota, cimateithagia, kũiga, kũigithia mbeca, nĩguo mũndũ akahota gũkomba kana kũiga mbeca nĩ ũndũ wa mũtũrire wake wa hau mbere.

Ngwĩciria nĩ handũ andũ macemanagia, gĩcigo gĩkĩ gĩa Gĩthumo. Kũringana na ũrĩa itĩ ciigĩtwo hau nja, nĩ handũ andũ macemanagia, makaranĩria, na makaria ũhoro wa maũndũ ngũrani marĩa marahanĩka kana maramathumbũra, kana mangĩenda gũcenjia gĩcigo gĩkĩ kĩao kĩa Gĩthumo. Ningĩ haroneka hakĩtwo kĩũndũire, o ta ũrĩa nyũmba cia tene ciakagwo cia gĩthiũrũrĩ, na kũringana na ũrĩa yakĩtwo nĩ ĩroneka ti nyũmba yakĩtwo oro rĩu, nĩ nyũmba yakĩtwo yakirwo tene, no ĩkarorwo na njĩra ya mwanya mũno tondũ nĩ ĩronania nĩ nĩ ĩigĩte wega. Ningĩ nĩ haroneka nĩ handũ andũ mangĩũka na maranĩrie, matakuona riũa, maikare kahinda karĩa mabataire gũikara, nĩguo marĩrĩrie maũndũ. Nĩ haroneka nĩ handũ haikarĩte wega, na handũ ha gũikara mĩaka mĩingĩ.